Nĩguo kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere nĩ ũmũtarĩrie mabata ma gwĩka ũguo, maũguni marĩa meho, na ĩgũgũtaithia atĩa gwĩka ũndũ ũyũ, ũcoke ũmũtarĩrie na ũmwonie indo iria ihũthĩkaga gwaka kana gũthondeka kĩndũ gĩkĩ. No ũmwanjĩirie ũguo na njĩra hũthũ, nĩ ekũhota gũtaũkwo, amenya nĩ gĩakĩ na nĩ kĩa wĩra ũrĩkũ.

Ici nĩ irio cia bara ta matumbĩ, na ikoragwo ci hĩu ikĩrehwo hau ona hiũ. Kũguo wathiĩ ho, ũkũmwĩra kĩrĩa ũrenda akũharĩrĩrie na akuohere karatathi-inĩ. Kaingĩ andũ marĩagĩra o ho no wenda no akuohere ũhote gũkuua.

Ndona ũndũ ũyũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ o mũndũ auma na thabarĩ ciake no manoga mona handũ mangĩikara thĩ na makiuga makĩhurũke ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wĩ meciria-inĩ makwa.

Nĩ atĩ, kũma na maandamano, na amwe ma arĩa me kugagĩrĩria, makĩrehaga ngahĩha icio makĩagithagia arĩa angĩ thayũ, ahota kũnyitwo nĩ borithi na acio angĩ makĩũraga makiugagĩrĩria.

Atĩ ici nĩ ciana cia ndigwa, citarĩ na mũmarori, matirĩ gĩa kũrĩa, matirĩ gwa gũikara, matirĩ gwa kwĩhumba, matirĩ wĩra, matirĩ na kĩndũ kana mũndũ marorete igũrũ ũngĩhota kũmateithĩa, kogwo nĩkĩo maikaraga mĩkĩra-inĩ ya bara.

Rũĩ rwa Nzoia, nĩ ruo rũĩ rĩnene makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza, na rũrutĩte maaĩ maruo kuma mĩrĩma-inĩ ya Chirangani.

Garissa community giraffe sanctuary nĩkuo andũ aingĩ maceragĩra kauntĩinĩ ya Garissa nĩguo kwĩrorera twiga nĩcio giraffe iria cirĩ makĩria ya ngiri kuo na kũrĩa gũtũĩtwo mũciĩ wacio.

Kĩrĩma kĩa Mt.Kenya, nĩkĩo kĩrĩma kĩrĩa kĩgucagĩrĩria ageni na agendi makĩria, tondũ nĩkĩo kĩrĩma kĩrĩa kĩnene thĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenya.

Aya nĩ anake na airĩtu na ciana meharĩrĩirie na magaikara wega nĩguo mahote kũhũrwo mbica ya kĩririkano na ĩrĩa ĩrĩtũmaga maririkane mũthenya ũyũ macemanĩtie othe hamwe.